Haha nĩndĩrona hena borithi, na nĩndĩrona hena building ĩna maobici ma mĩthemba mĩingĩ. Nĩndĩrona hena thukuru, nĩndĩrona korĩnji, thukuru ici nene cia gũkomwo cia korĩnji. Nĩndĩrona hena maobici mĩthemba ngũrani, na nĩndĩrona hena TV iragathĩrĩria maũndũ ngũrani na nĩndĩrona hena barabara nyingĩ.

Wambere ũndũ ũyũ ũrekwo haha nĩndĩrona arĩ ũndũ wa bata mũno, nĩndĩraũnyita mbaru, tondũ wambere ũndũ ũyũ nĩwakũnogora mwĩrĩ. Mũndũ nĩanogokaga mwĩrĩ wega agĩka ũndũ ũyũ. Ũndũ ũyũ wagwĩ ũrekwo jimu ĩno ĩrekwo, wakerĩ nĩĩtũmaga maguta ma mwĩrĩ manyihanyihe. Wagatatũ ũgĩka jimu nĩũtũmaga mwĩrĩ waku ũnogoke, na ũkona kinya nĩũtuĩkaga tarĩ gĩkeno kĩa ũndũ ũyũ.

Ũyũ nĩ ũhandi wa mĩtĩ, na rĩrĩa mĩtĩ ĩkũhandwo nĩĩteithagia mazingira itũ wega, to mĩtĩ nĩgucagia mbura, mĩtĩ nĩ ĩthondekaga rĩera rĩega, mĩtĩ nĩtũmaga rĩera rĩagĩre, mĩtĩ nĩ ĩtũmaga nginya biacara ciagĩre tondũ rĩrĩa mũtĩ ũcio ũgũkũra ũgacoka ũkaũtema no ũkũhengere mbeca, nĩ ũkũheyaga nginya mbao, kogwo ũhandĩ wa mĩtĩ nĩ kĩndũ kĩa bata mũno thĩiniĩ wa mĩturĩre itũ.

Wambere rĩrĩa ũkuona ngari ciĩ nyingĩ thĩiniĩ wa barabara, nĩũkoraga ũkui wĩkuo wa kĩrathi kĩa igũrũ, na nĩ mũingĩ. Toguo rĩrĩa ngari ciĩ nyingĩ ona mbiacara nĩikoragũo ihingũkĩte, tondũ wambere ngari ici nĩirahũthĩra betũrũ. Toguo nĩirambambatia wonjoria wa maguta ma ngari. Wakerĩ rĩrĩa igũbangwo gũkũ barabara-inĩ, rĩrĩa igũkorwo cigĩthiĩ gũkũ barabara-inĩ nogũo maũndũ marakorwo me mahingũku. Toguo ũkui nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa bata mũno thĩiniĩ wa mĩtũrĩre itũ.

Ũndũ wa mbere haha ndĩramba ngona gĩkeno kĩa bamĩrĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ, bamĩrĩ njiganu na ngona magĩkenanĩra na kũrĩanĩra hamwe. Wakerĩ, nĩndĩrona irio iria maigĩrĩirũo metha igũrũ, nĩ irio ciĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, cirathondeka mwĩrĩ wega, tondũ andũ acio mena irio mĩthemba mĩingĩ na mena nginya matunda, mena nginya coda cingĩharũrũkia irio iria mararĩa, toguo nĩndĩrona wambere hena gĩkeno, wakerĩ hena ũthondeki wa mwĩrĩ, tondũ irio ici nĩigũthondeka mwĩrĩ na ciĩkĩre mwĩrĩ hinya.

Rĩrĩa mũndũ agũthondeka mbanjeti, ũndũ wa mbere nĩiteithagia ũgai wa mbeca, tondũ rĩrĩa ũgũthondeka mbanjeti nĩũgayaga mbeca na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Nĩyeheragia wanangi wa mbeca. Wagatatũ, nĩĩtũmaga o kĩgĩna o kĩgĩna mũndũ akamenya harĩa mbeca cirathiĩ. Nĩĩtũmaga kinya mũndũ ahote gũĩka maũndũ manene gũkĩra mau ũreciria, tondũ rĩrĩa ũkũgaya mbeca wega, na ũgacibacĩrĩra, o o o thiringi he harĩa ĩkũingĩra na he harĩa ĩgũteithia. Toguo, ũgai wa mbanjeti nĩ kĩndũ gĩa bata mũno kana kũiga mbanjeti thĩiniĩ wa mbeca.

Nĩgetha ũhote kũigithia mbeca ciaku, wambere wĩigithia wa mbeca wambaga ũkarora ũritũ wa mũhuko waku. Wakerĩ nĩguo wĩige mbeca ciaku wagĩrĩirũo nĩ kwamba kũrora, mbeca cia mahũthĩro maku mũigana wacio, na wagĩrĩirwo nĩ kũiga matigari ma mbeca iria ciatigara thutha wa kweheria mbeca cia mahũthĩro maku. Toguo ndwagĩrĩirwo nĩ kũiga mbeca bengi kana wĩige harĩa wĩigaga mbeca, ũtarĩ ũreheria cia mahũthĩro maku, tondũ ũgũcoka ũcirute.

Haha ndĩrona hena bengi. Rĩrĩa ũkuona bengi thĩiniĩ wa taũni citũ, wambere wonjoria taũni ĩyo ũkoragũo wĩ wa kĩrathi kĩa igũrũ mũno, tondũ rĩrĩa bengi ĩgũka taũni-inĩ yanyu kana ĩkaigũo thĩiniĩ wa taũni yanyu, kũndũ kũu nĩkuonekanaga kwĩna wonjoria wa kĩrathi kĩa igũrũ, na andũ, wambere nĩahũnu, tondũ ndũngĩthiĩ kũiga mbeca bengi, ũtarĩ na kĩndũ ũngĩrĩa, toguo bengi nĩ kĩndũ kĩrĩa gĩtũmaga nginya, taũni citũ ciambambatĩre mũno, tondũ ona wĩigithia wa mbeca ũkoragũo ũrĩ o igũrũ.

Ũyũ nĩ ũthondeki wa itĩ, na ĩno nĩ kothi njega mũno tondũ ndĩrĩ na gũthitũkania kwa mũndũrũme kana mũtumia. Rĩrĩa mũndũ egũthondeka itĩ ta ici, ĩyo nĩ nĩ mbiacara njiganu ya kwĩyandĩka, tondũ rĩrĩa mũndũ enyitĩrĩra wĩra ta ũyũ, customers nĩmagũkorwo marĩ aingĩ, na ningĩ ndagũkorwo akĩhoya irio kana nĩegũ wĩra ta ũyũ nĩũgũkorwo ũkĩmũrũgamĩrĩra mahũthĩro make mothe. Toguo haha hatirĩ na gũthitũkania atĩ wĩra wa mũndũrũme kana wa mũtumia, tondũ wĩra ũyũ nĩndĩrona nĩ atumia maraũruta.

Haha hena motungata ma bengi. Nĩndĩrona hena raini nene mũno ya andũ mokĩte gũcenjia na kũruta mbeca. Na nĩndĩrona kwĩna agitĩrĩ a bengi ĩno me mũrango-inĩ, na wetanĩrĩri wa mbeca kana wa raini thĩiniĩ wa bengi ĩno. Toguo haha nĩndĩrona hena ũtungata wa mabengi.

Wambere haha nĩndĩrona atumia makĩhũra nguo, na kũrĩa marahũrĩra nguo nĩndĩrona hena rũĩ na kĩara. Rũĩ rwĩna maĩ matarĩ mega ma seawage i, nĩndĩrona kũrĩa marahũrĩra nguo ti kũndũ gũthaka, na ti kũndũ kwagĩrĩirũo nĩgũkorwo gũgĩikarwo nĩ andũ. Nĩ kũndũ kwĩna thĩna mũingĩ mũno. Toguo ona ũhũri ũyũ wa nguo thĩiniĩ maĩ maya, na maĩ maya kwĩna mĩberethi ĩgeretio kuo. Mĩberethi ĩno ĩkuĩte maĩ matheru, no kũrĩa ĩgereirio nĩ kũndũ kũmwe kũru mũno. Toguo ona ũkui wa maĩ maya matheru igaikio mĩberethi ĩgaikio rũĩ-inĩ rũrũ rwa rwĩna kĩara na rwĩna gĩko kĩingĩ mũno, to wega tondũ andũ aya mena, no ma, no marware mĩrimũ ya cholera naihenya mũno. Pause

Haha nĩndĩrona ithimi cia ũrugarĩ wa rĩera o mweri o mweri kuringana na mahinda. Rĩrĩa ũrugarĩ wambata, andũ nĩmeragũo mweri fulani gũgũkorwo na ũrugarĩ kĩwango kĩigana ũũ. Githimi, mweri ũyũ ũgakora gĩthimi kĩa ũrugarĩ nĩkĩagũagũa. Toguo haha nĩndĩrona hena ithimi ngũrani, kũringana na o mweri o mweri rĩera ũrĩa rĩthiaga rĩcenjetie.

Haha nĩndĩrona mũndũrũme ũrahũra ũrathambia nyũmba, na akamĩ mop. Nĩndĩrona mũndũrũme ũyũ no araruga, tondũ ena aburoni ya kũruga. Nĩndĩrona no arahũra nguo, na akaiga nyũmba yake ĩtheru. Wakerĩ wagatatũ nĩndĩrona mũndũrũme ũyũ ũguo eyohete retho, kabira yake no akorwo nĩ Mũmaathai. Wakana nĩndĩrona mũndũrũme mũtheru, tondũ gwake nginya kwĩna tairo, toguo, ũndũ ũrĩa ndĩrethomithia haha nĩ, gũtirĩ gũthitũkania mawĩra na gũtirĩ wĩra wa mũndũrũme na wa mũndũ mũka.

Wambere haha nĩndĩrona hena ũcenjania wa mbeca na thimũ. Rĩrĩa mbeca cigũkuo na thimũ, mũndũ nĩahotaga kũruta mbeca ciake raithi mũno. Wakerĩ nĩũkoraga ona wĩ hatĩka-inĩ nĩũrahota kũruta mbeca ciaku ndagĩka o ĩyo. Wagatatũ rĩrĩa ũgũkua mbeca na thimũ, wĩici nĩũkoragwo thĩ wa mbeca, gũkĩra gũcikua na mũhuko. Wakana nĩũkoraga, thimũ yaku rĩrĩa ĩgũkua mbeca na ĩkaruta o hĩndĩ-ĩyo hĩndĩ-ĩyo, ũgakora nĩũkoragũo ũgĩbacĩrĩra mbeca ciaku, na citirĩ na wanangĩki rĩrĩa ikuwĩtũo na thimũ.

Ĩno nĩ mbiacara ĩrahũrĩrũo barabara-inĩ, cia magũrũ cia mũingĩ, naa kũrĩ ona barabara ya ngari haha. Haha hena wendia wa igwa, na wendia wa nguo. Rĩrĩa wonjoria wĩ mũingĩ andũ nĩmageragia kwĩyethera kĩndũ, kĩa mũhuko. Nĩmageragia gwetha mbeca ciao cia mũhuko, tondũ kwĩyandĩka nĩ kĩndũ gĩa bata mũno, nĩgũkorwo andũ mawĩra nĩmagire, rĩu rĩrĩa mekwĩyandĩka, mũndũ harĩa arĩenderia kĩndũ gĩake bata nĩagũrĩrũo.

Gũkũ nĩkũronekana nĩ taũni. Taũni ĩna manyũmba manene ma mawĩra. Taũni ĩno nĩronekana ĩna makambũni maingĩ, ĩna maũndũ manene ma bata, ĩna iharo kinya cia ndege, ĩna mabengi na manyũmba maingĩ ma goro. Na ũruti wa wĩra ũgakorwo nĩ mũthaka, na gũgakorwo kwĩna ũkui mwega tondũ nĩndĩrona kwĩna barabara ĩna ngari nyingĩ. Toguo taũni rĩrĩa ĩ nene noguo mbiacara ĩkoragũo ĩ igũrũ.

Wambere nĩkwagĩire nĩgwokire maũndũ ma bata thĩiniĩ wa mĩtũrĩre ĩno. Ũyũ nĩ wĩigi wa rekondi kana failũ cia makambũni-inĩ na mawĩra manene, na ũrĩa ingĩona mwega kũgacĩrithia wĩigi, wa rekondi ta ici cia wĩra, kana bomu ta ici cia wĩra na bairũ, thikũ ici andũ marahũthĩra intaneti kana ũkaiga nyamũ ciaku thimũ ici nene, kana kombiuta-inĩ, tondũ ũngĩiga wĩra ũngĩiga rekondi ciaku maratathi-inĩ, kũrĩ ona thĩna kuona.

Nĩndĩrona nyũmba ĩno nĩ ya mũndũ, mũndũ ũmwe, na mũno mũno nĩ mũndũrũme tondũ nĩndĩrakĩona ngũbia cia mũndũrũme haha, ngona rangi wa iratũ, na nguo cia mũndũrũme, naa hena indo cia ũtheru, toguo arũme nĩmatherire, ũgakora kinya hena maguta ma kwĩhaka ma kũnunga wega, na ndawa ya magego na indo cia kũhura iratũ, rangi wa iratũ. Toguo haha nĩndĩrona maũndũ maya nĩ mamũndũrũme wĩikarĩte e waika.

Ĩno ndĩrona nĩ nduka ya ũthaka. Nĩndĩrona hena mũndũrũme wĩhaha arũme me haha, hena mwendia na hena mũgũri, tondũ nĩndĩrona hena ũmwe ũrenda kũgũra indo cia ũthaka, na nĩkũrĩha ararĩha. Nduka ĩno ya ũthaka, nĩragacĩrithia wonjoria, tondũ nĩndĩrona hena Mpesa, toguo Mpesa nayo nĩragacĩrithia wonjoria wa mbeca wa ũrĩhi wa mbeca thĩiniĩ wa nduka ĩno yake. Nĩndĩrona hena marĩthiti ma kwandĩkĩra mũndũ indo.

Haha nĩndĩrona hena mai anake. Andũ aya nĩ ma engineer ma ũthimi wa barabara. Wambere nĩguo ũhũthĩre macini ĩno ya ũthimi wa bara, no nginya ũkorwo wĩna gĩthomo gĩa kĩrathi kĩa igũrũ, gĩthomo kĩa igũrũ. Tondũ macini ta ĩno ndũngĩhota kũmĩhũthĩra hatarĩ na ũgĩ wa kĩrathi kĩa igũrũ mũno. Haha hena ũthimi wa barabara nĩguo ũroragwo na macini ici cia gũthima barabara harĩa ĩkũgera, na nĩrĩ na ũmenyo, tondũ engineer wayo hena ũrĩa aramenya ũrĩa amĩhũthagĩra.

Haha hena bengi mĩthemba ĩtatũ. Bengi ici maundũ motungata macio nĩ wĩigi wa kĩgĩna, ũkombithia wa mbeca, ũcenjania wa mbeca. Na rĩrĩa nguona bengi ici wambere nĩndĩrona ciana citũ rĩrĩa igũthoma gĩthomo kĩa ũtari wa mbia, itingĩaga mawĩra, tondũ nĩ igũtuĩka aigithia a mbeca ici. Ningĩ harĩa hena mabengi, hatiagaga motungata ma mbiacara na motungata ma mbeca.

Atumia aya nĩndĩrona nĩmarakenerera gũkorwo makĩnyua cai wao wa mũthenya. No harĩa maikarĩte, nĩ handũ haronekana hena gathĩna, hena thĩna tondũ ona nyũmba ĩrĩa ĩho, ti nyũmba ĩikaire na mũikarĩre ũrĩa wagĩrĩire, nĩ nyũmba ĩronekana nĩyamahinda marĩa marĩ ma tene, kinya mabati marĩa mekuo, ona ũrugi wao tondũ nĩtũrona hena ngũ maigĩte haha, nĩkũronekana mũciĩ ũcio ũrĩonagathĩna

Kĩndũ kĩa mbere kĩrĩa kĩngĩtũma thogora wa thamaki ũcenjie na mahinda. Wambere nĩũroraga ũkona kũrĩa rĩrĩa kwĩna wĩingĩ wa thamaki, nĩũkoraga, kwĩna wĩingĩ wa thamaki, thoko ya thamaki ĩrĩa ĩkoragũo, tondũ thamaki nĩ nyingĩ, nacio mbeca ciĩ thĩ, tondũ kwĩna kwĩna ũtiganu wa rĩrĩa kĩndũ gĩ kĩingĩ thogora wakĩo nĩũthiaga thĩ, tondũ nao arĩi nĩ aingĩ, na nĩmarahengerwo kĩndũ kĩu kwa wĩingĩ. Toguo rĩrĩa thamaki kwĩna maĩ maingĩ mũno, nĩũkoraga thamaki nĩ nyingĩ, tondũ nacio nĩciũkĩte na wĩingĩ, naguo thogora wayo ũgathiĩ thĩ.

Ũtanambĩrĩria gwaka ndemu yaku, wagĩrĩirwo nĩ kũrora kana waka ndemu yaku kana kwĩna mũigana mwega wa maĩ, kwĩna maĩ, ũhũthĩki, wĩigana wa maĩ, wĩigana atĩa. Wakerĩ wagĩrĩirũo nĩ kũrora thamaki, mũthemba wa thamaki ĩrĩa ũrenda kũrĩithia handũ hau. Wagatatũ wagĩrĩirwo nĩ kũrora, thoko ya thamaki ĩyo ũrenda kũrĩithia ĩhana atĩa kũu nja, nĩguo ona ũkĩrĩithagia thamaki, ũrore wone thamaki ĩrĩa ũrarĩithia kana thoko yayo ĩ igũrũ kana nĩĩgũkũhengere mbeca nyingĩ.

Nĩguo wonee umithio, nĩguo wone umithio wa thamaki ciaku thĩiniĩ wa ndemu yaku, wambere wĩikarage thamaki icio ũgĩcikagĩria kĩndũ ingĩrĩa. Toguo thamaki icio cikarage hĩndĩ ciothe ciĩ hũnu. Wakerĩ nĩguo wone umithio, ũgaikara ũgĩcicenagĩria maĩ, na wagatatũ ũgaikara ũgĩcirehagĩra tũthamaki tũngĩ tũingĩ tũgeni nĩguo rĩrĩa ũgũcitega ũtware icio cithiĩ thoko-inĩ, ũgatigĩrĩra hena tũngĩ tũrakũra thĩiniĩ wa gatemu gaku.

Ũgethi wa thamaki wagĩrĩirwo rĩrĩa ũkũgetha thamaki nĩgũcieheria ciothe thĩiniĩ wa ndemu yaku. Ũgatigĩrĩra nĩweheria thamaki icio ciothe, ũgacitwara thoko, kũu nĩkuo gwĩtagũo kũgetha gwa thamaki, tondũ rĩrĩa ũgũcieheria ciothe maĩ-inĩ, ciĩ ciothe ũgacitwara thoko, nĩwonaga umithio wa wĩra waku, tondũ nĩwonaga bainda ya thamaki icio kana hathara yacio, rĩrĩa ũgũciendia thoko-inĩ ciĩ ciothe. Ũgacoka rĩrĩa wona bainda yacio kana hathara yacio nĩũkũmenya mũigana wa mbeca ciaku iria ũhũthĩrĩte na thamaki icio. Pause

Irio iria ingĩuga niĩ njũĩ cirĩagwo nĩ thamaki na igacihengere hinya mũingĩ mũno, nĩ Fish Meal. Icio nĩ irio cia thamaki iria ciĩkĩraga thamaki hinya, na igatũma thamaki ĩyo ĩkũre ĩ nene, na ĩna kaciamu nyingĩ, naithuĩ nĩguo rĩrĩa tũkũmĩrĩa kaciamu ĩyo wambere, ĩkaingĩra thĩiniĩ wa mĩrĩ itũ, ĩgateithia mahĩndĩ maitũ, na ĩgateithia kinya maitho maitũ kuona wega, na ĩgatuongerera hinya mũingĩ mũno thĩiniĩ wa mĩrĩ itũ.

Ũgĩcaria handũ ha kũrĩithĩria thamaki, wambere wagĩrĩirũo nĩ kũrora rĩera rĩa handũ hau rĩhana atĩa, ndũgathiĩ gwetha handũ hena rĩera rĩhiũ mũno. Wakerĩ tĩri wa tĩri wa gatemu karĩa ũrenja ũhana atĩa, ndũgagĩthiĩ kwenjera handũ hena tĩri ũnyuaga maĩ mũno, na tĩri ũhiũhaga mũno. Wagatatũ nĩguo wĩige thamaki ciaku wagĩrĩirwo nĩ kũrora, handũ hau rĩera rĩhana atĩa, gũtigakorwo nĩ kũndũ ningĩ kũmũ mũno kũaraga mũno, nĩamu kũara mũno maĩ marĩa wĩkĩrĩte gatemu-inĩ kau gaku nĩmakũnyuo nĩ riũa rĩrĩa naihenya mũno na thamaki ciaku itigwo itarĩ na rĩera rĩega na rĩtarĩ na maĩ maingĩ.

Mũrimu ũrĩa ingiuga ũngĩtũma thamaki ciaku cigĩe na thĩna na cithire kana cikue nĩ mũrimũ wa wagi wa rĩera. Tondũ thamaki ĩ maĩ-inĩ ĩngĩaga rĩera rĩega, kana ĩkorwo ndĩrahuhia na mũhuhĩrie ũrĩa wagĩrĩire, thamaki ĩyo nĩĩtuĩkaga ya gũkua kana ũngĩthiĩ wĩitĩrĩrĩe wĩiro thĩiniĩ wa maĩ maku, thamaki ĩyo nĩĩtuĩkaga ya kwaga rĩera. Ona kana ũngĩikia kĩndũ gĩkũre igũrũ rĩa maĩ maku, kana igũrũ rĩa gatemu gaku, thamaki ĩyo nĩyagaga rĩera na ĩgatuĩka ya gũkua.

Kĩndũ kĩrĩa kĩngĩgirĩrĩria thamaki ciaku kũgĩa thĩna maĩ-inĩ nĩĩ, wambere wĩikarage ũkĩrutaga maĩ mau ma thamaki ici, ũkaciĩkĩrĩra maĩ mangĩ mega, tondũ maĩ mau mangĩkorwo mena kĩndũ kĩũru ndũngĩmenya ũtangĩciĩkĩrĩra maĩ mangĩ na weherie maĩ mangĩ maĩ mau moru. Wakerĩ ũci, ũikare ũkĩroraga kana kwĩna indo iramera thĩiniĩ wa ndemu ĩyo thĩiniĩ, tondũ rĩrĩa hekũmera kĩndũ gĩũke kĩrigicĩrie maĩ mau, maĩ mau igũrũ, thamaki icio nĩituĩkaga cia gũkua nĩ kwaga rĩera.

Rĩrĩa ũgũtwara baithikiri, wambere nĩwĩkaga kĩndũ gĩgwĩtwo tizi, tondũ mahĩndĩ makũ nĩmaikaraga mena hinya na makaregera, tondũ matikaraga mena memanyitanu. Wakerĩ nĩũkoraga baithikiri nĩĩrahũthia thabarĩ yaku. Harĩa ũngĩgĩthiĩ na ndagĩka nyingĩ, ũgakora nĩwanyihanyihĩrio mathaa ma gũthiĩ. Wagatatũ nĩĩtũmaga mũndũ agĩe na mbaranici, wĩikarage wĩ mũrũngarũ na wĩna balance rĩrĩa ũgũtwara baithikiri ĩyo.

Ũngĩenda kwĩruta gũtwara ngari, wagĩrĩirũo ũndũ wa mbere meciria maku mothe makorwo, na hakiri ciaku cikorwo ciĩ barabara-inĩ. Wakerĩ ũkorwo wĩna wendi ũcio wa gũtwara ngari. Wagatatũ ũkorwo maitho maku makĩrora mbere, mwena icicio-inĩ mwena na mwena, nĩũndũ wa kinya kũhĩtũka na ũhĩtũkani wa ngari iria ingĩ. Wagatatũ nĩ ũkorwo magũrũ maku me merĩ, makorwo nĩmararanga matirathiĩ ndũrathiĩ na thibindi nene, na nĩmaraikara makĩrangaga mburĩki.

Haha nĩndĩrona ndagĩtarĩ na macini ciake cia matũ cia gũthima. Na nĩndĩrona kombiuta ĩna mwana, toguo ũyũ ngona nĩ ndagĩtarĩ wa ciana, tondũ nĩndĩrona kombiuta ciake ciĩna ciana. Naa nĩ ndagĩtarĩ wa ũgima mwega wa mwĩrĩ wa kũrigita ciana, tondũ ona macini ciake cia matũ nĩndĩraciona harĩa aigĩrĩire, arageria kũrora ũgima mwega wa mwĩrĩ wa mwana ũcio.

Haha nĩndĩrona nyamũ cia gĩthaka, nyamũ cia gĩthaka nĩ indo iria cia bata mũno, thĩiniĩ wa bũrũri witũ. Na nĩigeragia kũmenyererwo na ũmenyereri wa kĩrathi kĩa igũrũ mũno, tondũ rĩrĩa nyamũ ici cia gĩthaka ciĩ kũu mĩtitũ-inĩ, nĩitũmaga athũngũ kana atarii maume nja wa bũrũri magoka gũciĩrorera. Nĩirehagĩra Kenya mbeca nyingĩ mũno tondũ rĩrĩa magũka nĩmarutaga mbeca nyingĩ mũno. Nĩitũmaga kinya ciana citũ cimenye nyamũ ici, tondũ rĩrĩa twacitwara cithiĩ cikone nyamũ ici nĩikenagia maitho mao, na igacikũrana kumana na nyamũ iria tũrĩithagia mĩciĩ.

Ĩno nguona karĩ Huduma ya thirikari, ĩrĩa ĩheanaga motungata mothe ma thirikari. Naa, nĩĩteithagĩrĩria Akenya, tondũ nĩĩheanaga nginya woi wa ibandĩ, nĩtũmaga andũ moe nginya passport i magĩthiĩ nja wa bũrũri, nĩĩtũmaga andũ moe nyamũ ciothe cia thirikari kinya pini ya KRA, NSSF, NHIF motungata moothe ma Mũkenya maheanagũo nĩ thirikari mahũthagĩra nyamũ ĩno ya Huduma.

Aya ndĩrona nĩ ajumbe arĩa macagũrĩtwo nĩ mũingĩ, mathiĩ makamarũgamĩrĩre kũrĩa mbunge. Andũ aya nĩ marĩ bata mũnene mũno, tondũ nĩo mahũthĩkaga gũkinyĩria raiya ũtungata wa thirikari. Na nĩmahũthĩkaga kinya gũtwakĩra mabarabara na gũtũkinyĩria maũndũ ma bata marĩa thirikari ĩrenda matũkinyĩre. Togũo andũ aya rĩrĩa, nĩmathiaga kwarĩrĩria raiya mbunge, maũndũ marĩa tũtangĩhota gũkinyĩra mbunge namo, o nĩo matwaraga. Pause

Ũyũ nĩ ũrĩhi wa igoti. Thĩiniĩ wa bũrũri witũ wa Kenya, no nginya mũndũ wothe wĩna mbiacara kana mwandĩke nĩ thirikari akarengwo igoti. Igoti nĩ kĩndũ gĩa bata mũno tondũ nĩrĩteithagia Akenya na motungata marĩa maheagwo nĩ thirikari, mbeca icio maheagwo kaingĩ ciumaga igoti-inĩ rĩrĩa mararĩha. Na rĩrĩa makũrĩha igoti nĩũkoraga Kenya bũrũri witũ nĩtwagaga gũthiĩ gũkomba mbeca bũrũri wa nanja, tũkahota kwĩjitegemeera na mbeca citũ. Pause

Wambere we wĩ ta mũrĩmi wagĩrĩirwo nĩ kwamba gwĩthukia , ũkamba ũgathukia mũhuko waku wega. Ũkarora mũigana wa mbeca ciaku nĩguo ũhote kũiganania maũndũ maku ma ũgũri wa irio na mĩako ĩrĩa wĩnayo thĩiniĩ wa mũciĩ waku. Wagĩrĩirwo nĩ kwamba kũrora baita ya ũndũ ũrĩa ũreka, okorwo nĩ ũrĩmi wa kĩndũ, ndũkambe kũhũthĩra mbeca cia kĩrĩa ũrendia kana kĩrĩa ũrahanda wĩ ta mũrĩmi. Wagĩrĩirwo nĩ wambe ũrore bainda ya mũhuko waku, mbeca iria , waruta mbeca ciaku cia mahũthĩro maku na cia gũcokia wĩra waku, ũkarora mbeca iria watigara nacio cia mũhuko. Icio nĩcio ũkũhota gũcigayania kũgũra irio na ũgayanie iria ciatigara, wambie gwaka na kũhũthĩra maũndũ maku wega na mbeca cia mwako.

Ĩno nĩ method i ĩmwe ya ũrĩmi, na ũrĩmi wa kũhũthĩra mĩberethi nĩ ũrĩmi wa bata mũno, tondũ wambere, nĩũcungaga wĩitangĩki wa maĩ thĩiniĩ wa mĩmea, nĩũtũmaga maĩ matikanangĩke. Rĩrĩa ũkũrĩma na mĩberethi ĩno nĩĩtũmaga mĩmea yaku ĩkũre naihenya, na ũgatũma nginya mũmea ũyũ ũkũre wĩna wĩna thibindi ya igũrũ mũno. Toguo ũrĩmi ũyũ wa maĩ nĩũtũmaga kinya maĩ maya matige kwanangĩka tondũ mĩberethi ĩno ĩkoragũo na marima rungu o harĩa mũmea ũrĩ, ũgatatagĩrio maĩ o manini manini, ũgathiĩ ũkũrĩte naihenya.

Ũrĩmi wa mbembe nĩ kĩndũ gĩa bata mũno. Mbembe nĩ irio iria cikoragũo ciĩciabata mũno thĩiniĩ wa mũtũrĩre woothe wa mũndũ wa thĩ, tondũ rĩrĩa mũndũ ena magetha ma mbembe, wambere mbembe ici nĩcio itũheaga mũtu. Wakerĩ mbembe ici nĩcio ihũthĩkaga kũruga irio ta gĩtheri. Wagatatũ mbembe ici ũngĩciendia mbeca ciacio nĩihũthĩkaga na mahũthĩro maingĩ mũno. Wakana ũrĩmi wa mbembe, nĩ kinya cingĩthĩo nĩikũruga kinya ũcũrũ. Toguo nĩ irio cia bata mũno wĩnacio thĩiniĩ wa nyũmba yaku.

Ũyũ nĩ ũgũri wa mĩciri. Mĩciri nĩyo ndĩrona ĩbangĩtwo haha, na mĩciri nĩ irio cia bata mũno na nĩ ĩrĩ thogora wa igũrũ mũno. Mĩciri nĩ ya bata tondũ rĩrĩa mũndũ ekũmĩrĩa na ĩta mboga, kana ũkamĩruga na mũcere, wambere nĩyongagĩrĩra bitamini thĩiniĩ wa mĩĩrĩ itũ. Wakerĩ thogora wa mĩciri nĩwambatagĩra na kĩrathi kĩa igũrũ mũno, tondũ rĩrĩa ũkũgũra mĩciri kana ũkwendia mĩciri, nĩĩkũheaga mbeca nyingĩ mũno thĩiniĩ wa thoko.

Mũthuri ũyũ arenja mũtaro thĩiniĩ wa, wa mũgũnda wake. Nĩkuona maĩ maya nĩmararaha mũno thĩiniĩ wa mũgũnda wake, na rĩrĩa kwĩna warahi wa maĩ, nĩũkoraga irio nĩituĩkaga cia gũthũkio nĩ maĩ maya. Ũkoraga irio ici citirakũra na mũkũrĩre ũrĩa wagĩrĩire. Ũkoraga irio ici ciĩna maĩ maingĩ na itingĩkũra wega, tondũ rĩrĩa mũgũnda wanyua maĩ mũno, na irio cianyua maĩ mũno, kana mĩmea yanyua maĩ mũno, ũkoraga nĩyambagia kũgĩa na color ĩngĩ ĩtarĩ ya ngirini, ĩkambia kũgĩa color ya yerũũ nĩũndũ wa kũnyua maĩ maingĩ mũno thĩiniĩ wa mũgũnda.

Kĩndũ kĩrĩa njũĩ kĩngĩhũthĩka ithenya rĩa kũhanda indo ta ici, gĩa kũhandĩra ido ta ici na kũhandĩra mĩmea, nĩ ikũnia. Ikũnia woyaga ũkarĩkĩra tĩri wega, ũgacoka ũkarĩkĩra thumu, ũkarĩtũrĩkia gũkũ miena-inĩ, ũgacoka ũkahanda mĩmea yaku kũu mĩena-iinĩ wa ikũnia rĩu, na ũkahanda igũrũ. Ũgacoka ũkarĩitĩrĩria maĩ, ũgaikara ũgĩitagĩrĩria mĩmea ĩyo yaku maĩ. Ikũnia narĩo, nĩrĩrutaga wĩra mwega tondũ ona nĩrĩgũ save agĩra mũgũnda. Rĩtihũthagĩra mũgũnda mũnene kana handũ hanene.